Thirikari ya Kenya nĩ ĩragĩkorwo ĩgĩbanga mĩbango mĩingĩ mũno ya gũkorwo ĩkĩhotithia andũ gũkĩingira kũrĩa mĩtambo-inĩ ya nenda-inĩ cia digital. Naguo mĩbango ta ĩno nĩĩrakorwo igĩbundithio andũ ta arimũ, negetha nao aya magĩcoke magĩthomithie ciana ũhoro wa gũkorũo makĩingĩra kũrĩa nenda-inĩ. Thirikari nĩ ĩrakorwo ginya ĩkĩhee arimũ ũhoro wa rũtha. Magagĩthiĩ ginya kũrĩa ma yunibacĩtĩ-inĩ arĩa makĩrĩ na ũmenyo wa ũhoro wa mĩbango ĩno ya digital negetha magakorũo makĩmathomithia. Naguo ũndũ ũyũ nĩ mwega mũno na nĩwagĩrĩire nĩ amu, arimũ aya nĩmaracoka makarehe ũgĩ ũyũ ũrĩa marakĩruta macukuru-inĩ ma yunibacĩtĩ, magakĩrehera ciana citu kũrĩa icagi-inĩ kana kũrĩa macukuru-inĩ nĩgetha nacio igakorũo cikĩũhĩgĩte na cigagĩtuĩka cia kũmenya ũndũ ta ũyũ .

Arĩmĩ rĩrĩa maragĩkorwo makĩgeria gũkĩng'ang'ana gũkĩandĩkithia mĩgũnda yao kũndũ gũgĩtiganĩte, nĩ magĩkoragwo na mathĩna maingĩ mũno nĩ amu, waandĩkithia ta ũyũ, ũmwe mũingĩ wa matũra ndũgĩkoretwo ũgĩkorwo ũgĩĩkĩrwo kũrĩa ng'enda-inĩ, na arimĩ magĩkoragwo magĩgĩthiĩ nginya kũrĩa maobici-inĩ ma andũ a ngirigaca kana hihi ma athirikari nĩgetha magĩkorwo magĩkĩandĩkithia mĩgũnda yao. Na rĩu arĩmi aingĩ marakĩũria korwo no gũkĩhoteke ũtungata ũyũ ũgĩkorwo ũgĩĩkĩrĩtwo ng'enda-inĩ na mũrĩmi agakĩheo namba yake, ĩrĩa angĩkĩandĩkithia ũndũ ũrĩa aragĩkĩenda ũgĩkoniĩ mũgũnda wake. Nĩ ĩrĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩruta marĩtwa make na maũndũ make marĩa arakĩandĩkithia nĩgetha ũhoro ũyũ ũgĩkorwo ũgĩgĩhũthĩte. Ningĩ angĩgĩkorwo harĩ marĩhi magũgĩbatara gũkorwo magĩkĩrĩhwo harĩ waandĩkithia ũyũ wa mĩgũnda, andũ makwendwo magakĩmarutagĩra o gũkũ ng'enda-inĩ nĩgetha mũndũ agĩkĩrĩ o gwake kana akĩrĩ o mawĩra marĩa agĩkoragwo agĩkĩruta, akahotaga kũandĩkithia maũndũ ta maya.

Rĩu thikũ ici nĩgũgĩkoretwo na macini mwanya mwanya, iria iragĩkorwo igĩkĩreherwo arĩmi nĩgetha magĩtuĩke a gũkĩrĩma nacio. Macini ĩmwe ta ĩno nĩ macini ĩrĩa ĩgĩtagwo ya gũgĩthandũra mbembe, nayo macini ta ĩno mũndũ akĩoyaga mbembe ciake agagĩkorwo agĩciĩkĩra kũrĩa igũrũ macini nĩ ĩno na igagĩkorwo igĩkũrutĩra mĩcakwe na mbembe cikĩrĩ mwanya. Macini ĩno nĩ ĩkĩhũthĩtie wĩra wa arĩmi mũno nĩ amu hau kabere, arĩmi marakoragwo magĩthandũra mbembe ta ici na moko kana magagĩkorwo rĩngĩ na rĩngĩ magĩkĩhũra mbembe ici na ngũnia. Rĩu andũ arĩa maragĩkorwo magĩthandũra mbembe ici nĩmarakiuga atĩ macini ĩno nĩ njega nĩamu ndĩragĩkorwo ĩgĩetũranga mbembe na mbembe icio mũndũ aragĩkĩruta o ũrĩa agĩkĩrire o bata tu mbembe ta ici cigĩkorwo ikĩrĩ nyũmũ wega nĩgetha ciagĩkĩrwo macini -nĩ ta ĩrĩa cigagĩkorwo cigĩgĩthandũka wega.

Tũngĩkĩenda gukorwo tũgĩkĩeheria njĩra iria ita kĩbatiĩ cia ũhoro wa gukorwo andũ makĩgwĩma nyamũ cia gĩthaka, kana nĩ nyũmbũ ta icio, nĩ andũ magĩkorwo hihi magĩthomithio bata wa nyamũ ta icio, thĩiniĩ wa matũra maitũ, kana mĩtitũ itũ kũrĩa tũgĩkoragwo, na nĩgetha andũ aya nĩmarĩgĩkoragwo makĩhũra nginya riboti kũrĩ arĩa maigaga ũgitĩrĩ kũrĩ nyamũ ta ici. Nĩ gũkorwo kaingĩ na kaingĩ ,andũ a gũkũ bũrũri -inĩ kana matũra maitũ, matikoragwo makĩrigwo nĩ andũ arĩa makoragwo magĩtabania maũndũ ta maya. Na rĩrĩa twagĩka ũguo ningĩ andũ aya aitũ , no mũhaka tũkorwo tũkĩmagitĩra kumana na nyamũ iria cikiumaga mũtitũ, rĩmwe ĩgacĩũka ĩgathũkangia ciao, kana nginya ona gũkĩũraga andũ, tũngĩhota kũnyitithania maũndũ maya merĩ, no tũkorwo tũteithĩtie maũndũ maingĩ mũno. Na andũ magĩkorwo makĩigua makĩenda nyamũ ta iria. Ningĩ kũrĩa ithaka ta ici cikĩrĩ kana kũrĩa nyamũ ta ici cigĩikaraga no wega andũ akuo magagĩkorwo hihi magĩkiona mbeca irĩa cikiumaga na ũndũ ũrĩa ũkoragwo wa agendi, gũkĩgenda gũkũ bũrũri -inĩ nĩgetha andũ acio magakĩona atĩ mbeca icio atĩ nĩ iramateithia, kana nyamũ icio nĩ irateithia na makahota gũcimenyerera.

Ũhoro wa mawatho marĩa magĩkoretwo magĩgĩthundũrũo nĩ thirikari, nĩ ũndũ wa hihi rĩngĩ na rĩngĩ gũgĩkorwo magĩkĩrora marĩa magĩtũrigicĩirie, nĩ magĩkoragwo magĩkĩhotomia ũhoro wa ũrĩmi, nĩ amu rĩmwe nĩ ũkĩiguaga nginya thirikari ĩgĩkĩgiria andũ gũkorwo magĩkĩrĩma kũndũ ta kurĩa ithaka-inĩ, ona gũgĩtuĩka nĩ gũkĩrĩ njĩra ingĩ cingĩkorwo cigĩkĩrũmĩrĩrwo, nĩ gũkorwo tũngĩkorwo tũgĩkĩrĩma kũndũ ta kũrĩa, na tũgĩkorwo tũkĩmenyerera mĩtĩ ĩrĩa ĩgĩkoragwo kũndũ ta kũrĩa, nĩ ũndũ wa mawatho ta maya, thirikari nĩ ĩgĩbatiĩ gũkorwo ĩgĩtũma maabithaa a ngirigaca na ataaramu magagĩkorwo magĩkĩonia arĩmi ũrĩa mangĩgĩkorwo makĩrĩma, na makĩhandaga mĩtĩ nĩ getha rĩrĩa andũ makĩrĩ kũu magakorwo nĩ maragĩkorwo mĩtĩ no ĩraĩkĩingĩha, andũ magakĩhanda kũndũ gwakĩgĩa mĩtĩ mĩingĩ, magagĩthamio kuma gĩcigo kĩu magagĩtwarwo gĩcigo-inĩ kĩrĩa kĩngĩ. Maũndũ ta maya no makorwo magĩtũteithia mũno, ningĩ no gũgĩkorwo gũkĩrĩ na mĩtaratara na mawatho ma kũgiria hihi arĩmi gũkorwo magĩthiĩ gũkĩrĩma kũrĩa maaĩ maragĩkiuma, hihi ta kũrĩa ũgũo kũrĩa maaĩ marakiuma kĩhumo kĩamo, nĩ getha matigagĩkorwo magĩkorwo magĩgĩthũkia kũndũ ta kũu na gũgĩtuike gwa gũkorwo gũgĩkĩũma na gũkíĩga indo ta maaĩ.

No tũkĩende gũkorwo tũgĩkĩona mogarũrũku maingĩ mũno gũkiumana na kũrĩ thirikari. Ũndũ ũmwe waguo, nĩta arĩmi arĩa magĩkoragwo gũkũ gwitũ bũruri-inĩ, makĩrĩ a iria, a kahũa,a macani kana indo ingĩ ta icio, thirikari nĩ ĩgĩbatiĩ gũgĩkorwo ĩgĩkĩeheria magoti marĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩrĩhia arĩmi ta arĩa. Na ningĩ thirikari no ĩbatie gukorwo ĩkĩrehe macini iria cigĩkoragwo cigĩgĩteithia maũndũ magũkorwo indo ta iria cigĩkorwo ikĩrĩmwo. Okorwo nĩ indo hihi ta kahũa, nĩtũbatie gũkorwo tũgĩĩthiĩra kahũa gaitũ o gũkũ bũrũrĩ-inĩ. Handũ ha gukorwo tũgitwara kahũa gaitũ na kũrĩa nja wa bũrũri atĩ nĩgetha gathiĩ gagathĩĩrwo na kũu. Tũbatie gũkorwo tũkĩendia kahũa gaitũ gakĩrĩ gathĩe nĩgetha gakĩongerere hihi mbeca iria tũkĩona kuumana na kahũa ta karĩa. Nĩngĩ thirikari no ĩgĩbatiĩ gũkorwo ĩgĩkĩheana bataraitha ya burĩ. Kana akorwo ndĩgũkĩheana, ĩgagĩkorwo ĩgĩkĩona atĩ bataraitha nĩ ĩragĩkinyĩra murĩmi gũkũ mĩgũnda-inĩ na mbeca njega. Na kũngĩkorwo ũũ ningĩ gũtigũkĩhotekeka, arĩmi no makĩĩgurĩre bataraitha, no thirikari ĩgĩkorwo ĩtagũkĩnyita hihi ũhoro hihi wa gũgĩkorwo ĩgĩkĩrora ũhoro wa bataraitha ta ĩno nĩgetha ĩgĩtige gũkoragwo ĩgĩkĩenderio tũgĩkĩenderio bataraitha njũru ĩkĩrĩ na mahiga kana bataraitha ĩtagĩkinyanĩirie ikĩro.

Rĩu nĩgetha tũkĩhote gũkorwo tũgĩgĩthima maaĩ marĩa makĩrĩ rĩera-inĩ ritũ, no muhaka tũrĩkorwo tũgĩgĩtũmĩra macini ĩno, nayo macini ĩno nĩ ũragĩkĩmĩona ũra ĩkĩhana, ĩkĩrĩ na indo cia ciagũkorwo ikĩhiinywo indo ithatu, ĩmwe ĩgĩkĩrĩ thuci ĩrĩa tũngĩkorwo tũgĩkiuga nĩ ya gũkorwo ĩgĩkĩmĩakia, nĩgetha igĩkorwo ĩgĩkĩonania kĩndũ harĩa gĩcicio-inĩ kĩayo, na ningĩ wagĩkĩrĩkia gũkĩmĩakia, mũndũ nĩ aragĩthiĩ harĩa ũrabatara gũgĩkorwo ũgĩgĩthimĩra ũhoro wa maaĩ marĩa makĩrĩ rĩera-inĩ, na ũgagĩcoka ũgakĩhihinya thuci ĩno ĩngĩ , ĩrĩa nĩ ya gũkorwo ĩgĩkĩmĩtheti nĩgetha macini ĩno ĩgĩtuĩke ya gũkorwo ĩgĩkĩonania maaĩ marĩa makĩrĩ rĩera-inĩ gũkũ gwitũ, na wakĩona gĩthimi kĩu, mũndũ nĩagĩcokaga kahihinya thuci ĩno ĩngĩ ya gatatũ, ĩrĩa ĩgĩkoragwo rĩu ningĩ ĩgakĩmĩcokia o harĩa tũkĩambĩrĩirie nĩgetha ũgagĩkorwo ũgĩgĩthima maita maigana ũna, na ũgagĩcoka ũgagĩetha kĩndũ kĩrĩa gĩgĩtagwo na kĩmonimoni average nĩgetha ũkĩone maaĩ macio makĩigana atia. Wakĩrĩkia gwika ũguo, macini ĩno mũndũ akĩhihinyaga thuci ĩno ya mũico, ũgagĩkorwo ũgĩkĩmĩhoria na ũgĩkĩmĩiga, nĩgetha ũrĩgĩthima nayo rĩrĩ ũrĩbatara gũthima ihinda-inĩ rĩngĩ.

Andũ arĩa magĩkoragwo makĩruta wĩra hamwe, nĩmagĩbataraga magagĩkorwo makĩiguana, nĩgetha wĩra ta ũcio ũgatuĩka wa kũrutĩka. Nayo njĩra ĩmwe ya gũkorwo andũ aya makĩiguana, nĩ o mũndũ agagĩkorwo akĩũwĩ wĩra wake wega, nĩgetha andũ matigakorwo makĩhĩtania. Harĩ mĩrutĩre-inĩ yake ya wĩra, mũndũ agakĩona wĩra wake ta ũraingĩrĩrwo nĩ ũrĩa ũngĩ, kana ta andũ amwe marenda kuoya mawĩra ma andũ arĩa angĩ. Koguo kambũni, kana motugata ta maya kana hihi indo ta thirikari, nĩ ĩbatiĩ igĩkorwo o mũndũ akĩandĩkwo kana rĩrĩa marakĩrutania wĩra, akĩĩrĩtwo wĩra wake wega na hihi kambũni ta ici kana andũ ta aya magagĩkorwo matirakĩhinyĩrĩrio kana gũkorwo makĩrutithio wĩra harĩ mathaa marĩa mahĩtũkĩte ũrĩa mwakorirwo mũkĩiguana. Nĩ gũkorwo ũndũ uyu nĩũkĩrehaga ũhoro wa andũ aya gũkorwo makĩhĩtania na arĩa mamarũgamĩrĩire kana arĩa maramonia wĩra ũcio ũrĩa ũbatiĩ kũrutwo. Ningĩ, andũ nomagĩbatiĩ gũkorwo makĩonia andũ arĩa angĩ, ũhoro wa gũkorwo makĩruta wĩra, nĩgetha arĩa angĩ nao magakorwo makĩmenya kũruta wĩra ũcio marakĩmaruta na magakorwo magĩgĩthomithania o enyewe, na nĩgetha mawĩra magagĩthiĩ makĩhũthĩte.

Andũ arĩa marakĩenda gũkorwo magĩgĩtema mĩtĩ gũkũ mĩtitũ-inĩ ya mũingĩ, nĩ magĩbataraga magagĩthiĩ kũrĩ andũ arĩa magĩkoragwo marũgamĩrĩire maũndũ ma ithaka na mĩtitũ na magĩthiĩ kũrĩa magagĩthiĩ na marũa mao ma gũkĩonania itanya rĩao rĩa gũgĩkorwo makĩenda ũhoro wa gũkorwo makĩgetha mĩtĩ ĩrĩa ĩgĩkũrĩte mĩtitũ-inĩ ta ĩrĩa nĩ amu, mĩtĩ ĩgĩtemagwo ĩrĩa ĩtuĩkĩte atĩ nĩ yagĩkũra, nĩgetha mũndũ agĩthiĩ agagĩtũmĩre, magĩthiĩ kũrĩa nĩ magũgĩkorwo magĩĩkĩonia ũhoti wao wa gũkorwo magĩgĩthiĩ kũrĩa mĩtitũ-inĩ, indo ta ngari, kana indo ingĩ ta icio na hihi indo iria igĩkoragwo igĩtũmika mĩtĩ na magakĩonania hihi ũigĩrĩrĩki wao harĩ ũhoro wa marĩa magĩtũrigicĩirie, nĩgetha magagĩkorwo magĩgitĩkĩrio ũhoro ũyũ wa gũgĩtema mĩtĩ, magĩthiĩ kũu nĩ gũkĩrĩ mbeca iria ikĩrutagwo na nĩ magũgĩkorwo magĩkĩrĩha mbeca ta iria, na magakĩheo obithaa ũrĩa ũrĩgĩkoragwo agĩkĩmonia mĩtĩ ĩrĩa magĩbatiĩ gũgĩkorwo magĩgĩtema.

Gwakĩrwo atĩa kĩroko kĩa ũmũthĩ? ingĩgũteithia atĩa hihi? Nĩ kwega mũno, na niĩ ndagĩũka gũkũ kwanyu embassy -inĩ ĩno ya Kuwait gũgĩetha marũa magũthiĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Kuwait nĩgetha ngakĩrute wĩra kuo. Oo, hihi-rĩ ũngĩkorwo nĩ wĩra ũrĩkũ ũragĩthiĩ gũkĩruta kũrĩa Kuwait, nĩgetha ngĩkorwo ngĩkũihurĩria form ciĩ haha, na nĩgetha tũkĩone kana hihi no tũgĩkorwo tũgĩkĩrĩ na maũndũ ta macio kũria Kuwait marĩa ũngĩthiĩ gũgĩka? Niĩ ndagĩuka gũgĩetha wĩra, ona akorwo no wĩra hihi wa gũkorwo ngĩthiĩ gũgĩaka indo iria iragĩakwo kũrĩa Kuwait, kana wĩra ũngĩ o ta ũcio wa moko. Oo, nĩ ndakĩigua ũhoro ũcio, rĩu rĩ he bomu ngũgĩkũhe haha nĩgetha nawe ũgĩthiĩ ũkĩihũrie maũndũ marĩa mothe ũrakĩũrio bomu-inĩ ĩno, kũoguo ndagĩka hihi ta kuuma mĩrongo ĩrĩ nginya mĩrongo ĩtatũ, ũcoke bomu ĩno ũkĩmĩcokie haha ndĩ, nĩgetha ngĩmĩthũrime, na ndakĩrĩkia gũkĩmĩthũrima tũkĩone kana no ũgĩũke mũthenya ũngĩ tũgĩkũhe marũa ma wĩra.

Rĩu hihi angĩkorwo nĩ ũgĩtũmire mbeca icio-rĩ, ũngĩkorwo hihi ũgĩtũhe namba yaku ya thimũ, kana hihi maũndũ mangĩ magĩgũkoniĩ, ta namba ngĩnagia ya gĩbande, no ngĩgũteithie ngĩkũrorere kana mbeca icio nĩ igĩkoretwo igĩgĩkinya gũkũ gwĩtũ, na angĩgĩkorwo itigĩkinyĩte, tũkĩgeria hihi gũkĩrora kũrĩ arĩa magĩkoragwo magĩtũhe ũtungata ũyũ wa mbeca ta icio, tũkĩone kana nĩ magĩciamũkĩrĩte, na angĩkorwo matigĩciamũkĩrĩte-rĩ, we ũgũgĩkorwo ũgĩgĩeterera hihi thutha wa ndagĩka ta mĩrongo ĩtatũ, nĩgetha angĩgĩkorwo citigũgĩkorwo icokete mwena waku, tũkĩmenye hihi kũrĩa mbeca icio ciaku igĩthiĩte, na hihi no ũgĩthiĩ kũrĩarĩa magĩkĩheanaga ũtungata ta ũcio wa thimũ, nĩgetha magĩgĩtuĩke agũgũteithia.

Indo ici cia thirikari irĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩheanwo na thogora wa thĩ citikĩrĩ nyoneki na tĩ andũ aingĩ magĩkoragwo makĩhota gũcikinyĩra. Ta rĩũ gũkũ gwĩtũ tiga bataraitha tũ kĩũĩ thirikari ĩgĩ kĩheana na mbei ya thĩ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ ithũĩ tũ kĩu thirikari ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩheana na mbei ta ĩyo na bataraitha ĩno nĩya kĩrehire thĩna mũno mwaka mũhĩtũkũ nĩ amũ twagĩkorirwo tũgĩthiĩ tũgĩkĩgũra o ngũnia ngiri igĩrĩ na magana matano. Na thũtha wagũkĩgũra bataraitha ĩno tũgĩũka tũgĩkora nĩ mahiga matherĩ makĩrĩ thĩ~inĩ nanĩ mũthanga na mũndũ nĩ akĩgũrire bataraitha ĩno. Ũhoro ũyũ ndũkĩrĩ mwega nĩ amũ rĩrĩa tũgũkĩona thirikari ĩgĩkorwo ĩgĩkĩhenia andũ ayo na maũndũ ta maya nĩ ũndũ mũrũ mũno nĩ amũ bũrũri no ũgĩkorwo ngĩnya ũkĩrĩ ũgwatinĩ wagũkorwo atĩ no ũkĩhũte nĩũndũ wa maũndũ ta maya. Nĩngĩ gũtikĩrĩ mĩtabarĩra ĩngĩ ithũĩ tũkĩũĩ tiga hĩhĩ ĩrĩa yagĩkoretwo ĩgĩgĩthũndũrwo haũ ya ũhoro wa ũrigitani nayo, tabarĩra icio imwe nĩ ciakĩregire gũkorwo ĩgĩkĩrũta wĩra na mũndũ nĩ agĩthiaga nginyagia kũu thibitarĩ no ũgakĩrwo itira kĩrũta wĩra. Ona gũgĩtwĩka ica ikũhĩ nĩ ndĩrakĩigũire ta tabarĩra ĩyo taĩrakĩambia gũkorwo ĩgĩ kĩrũta wĩra wega na angĩkorwo nĩ ĩgũkorwo ĩgĩkĩrũta wĩra no tũgĩcokerĩe thirikari ngatho na tũkiũge nĩ magĩkĩte wega.